Ore ena naa enturoto ore ena naa enetipat temorua arashu torkuak lormaasay ore enturoto naa kepuoi toonkatitin are naapasha ilo tolamal loolayiok edung'itoi metaa likay aji nilo temanyata eng'udi arashu temanyatta oo ng'usidin arashu temanyatta naunieki iltung'anak ipoitoto intay aidip murrano inyi naa ore ena naa enetipat torkuak lormaasay neng'uarr irkulie oreren tenkoitoi sapuk oleng.